Kũronekana haha andũ me mĩhang'o-inĩ yao ya oro mũthenya gĩcigo gĩkĩ kĩronekana tarĩ gĩcigo kĩna wagi wa maĩ, kũroneka nĩ kũndũ kũmũ. Hena ngari ya borithi ĩrũgamĩte harĩa kando, nĩkúroneka kwĩna ciana gũkũ ũguo nĩtakuga atĩ gũkũ andũ mena bamĩrĩ ciao gũkũ, kũronekana haha hena ngari ya mũthigari na hena mũthigari wĩkĩrĩte wíkĩrĩte nguo cia athigari, mũirĩtu ũngĩ haha haha hena airĩtu erĩ ũmwe aroneka nĩtarĩ gĩtumumu ndonaga tondũ ena mũtĩ wa kũmũteithia kũhota gũkinyũkia